Kaitaparru eng'amata apa agira aiteng'en kewon enaiko tenaisoma. Eng'amata apa eton atii inkilasini e primary eton eitumiari ubaoni.

Kebulu silingini e loan neaku kumok nilakino abaiki atalaa. Imaniki abaiki nepurori nena silingini nisilenuo ajo piasie biashara, ninkintanyamal nkata niyeu kenya nishuk.

Ore entoki teniurr ing'urraa tenaa iyata embash supat niidim atipika ewueji enk'are pitum atipika isinkirr linonok, ee entoki eare lasima peing'uraa tenaa keetae esokoni supat niidim nimiraki esinkirr linonok teneaku sapuki ning'uraa sii tenaa ketumoyu ilaasak lesiai likindim aateretoki Ilo Kasi lesinkirri.

Keetae inaaji Youth fund keishori naaji irkijanani ontomok naagira aabol ibiasharani neetae sii inkulie naaji Uwezo fund keishori sininche ebaiki irkijanani orkulie turrurri loopaasha paasha, naatae inkulikae naaji Ngaaf keishoori ninche toonkopisini naiimu women representative te kila kaunti.

Itum ainoto induat ng'ejuko nidim aibelekenye enkishon ino. Indim sii nikincho isilingini eimu olturur nindim atang'asunye biashara nilaaya akini. Indim sii ainoto ilchoreta lekiret tonkulie baa e maisha

Ore olkili tenegira ninye aitetea oltung'ani, oji ketaasa Ina bae aashu oimestakiwa kore ninye oljaji negira ninye ainining' ajo kaa Bata etii mang'a naa kaji eiko teneorr lelo Tung'anak eimu enkoitoi esheria.

Kore ilaitashekinot naa niche eji irgarantas, engamata niyieu nidumu iropiyiani esile aashu eloon, kesupati lelo Tung'anak amu ninche Kenya eikilikuanareki teneaku eitu ilak Ina sile teng'ata. Eedim nitum lelo Tung'anak tenitotore isotuatin linonok emaniki aa ilnchoreta liyiolo tolkasi oashu iltung'anak linchi lefamamili.

olsiruaa ele oishorieki chief enkiraoni narikiee iltuganak le location wore tenee nenya ninye kiapo njere kerik iltunganak tenkoitoi naishaa tenkoitoi nadipa sheria